Kit ne Nyone metinyuun inoker inonitoni ko iboruu biik chotoon chetangoe mpiret naton nekichezanen keldo ako miten chemiten taban cheboiboenchin biik chotoon che chezani, boisioniton ii ko tam kechezanen kelda anan ii chezani biik tamanu ak agenge ak taman ak agenge en komosin, boiboiechin neranik mchezoinitoni amun teche borwekkwai ak kobota kabwatutikkwai kora